Ũngĩũka gwakwa mũciĩ indo iria itena bata ta maratathi, makonia, iria citarĩ na bata indo iria ingĩhĩa njokaga ngoya ngacokanĩrĩria handũ hamwe, ngaciakĩrĩa mwaki ngaciĩ cina no kũna indo ingĩ wonaga indo icio noci buthe, indo icio ngoragwo nyenjete borera gwakwa mũciĩ, kĩrima kĩnene kĩega haũ nĩho nduĩkaga ha gũikia windo iria ingĩbutha na finally indo icio cia butha cicokaga cigatuĩka thumu ũrĩa njokaga kũhũthĩra gwakwa mũgũnda.